Gimatimore kae en ni wan gi tingni ariyo ,tinga achiel nigi kar ting'o cham, tinga machielo nigi masin moro ma itiyo godo e ritho, koro iyudo ni masinde olosi e yore mopogore opogore ka gitiyo gi lony manyasani mondo okony jopur e tijegi magitimo pile ka pile, iyudoni sani nitiere yedhe ma itiyo godo mar nego buya e puodho manyiso ni japur ok bidoyo, aeto bende ka bang' ka japur osekayo chambecha motero dala, tiyudo i obiro suse gi lwete, to tinde nitiere masinde ma okel mabiro konyo e suso bandono kendo mapiyo, koro gimatimore ka iyudoni ka cham oseikore e puodho, to japur biro biro gi masin mar rithoni aeto gi kama onyalo ole odumbe ma oseridhini, koro oketo tij japur bedo mayot kendo mapiyo nikech kaponi iomo ji mondo oridhni puodho, ibiro yudoni tijno dhi dhi mos lakini kibiro gi masin todhi timore mapiyo piyo.

kar kae wan gi jaduong' moro machalo ka gima hike oniang' matin gi miyo moro onyalo bedo ni en jaode jaduong' ni kata onyalo bedo ni en yuore moro kata onyalo bedo ni en chi wuode moro, koro kama gintiere ni chalo ni en puodho moro ,koro gima biro e paro en mor maji yudo kaka anyuola sama gin kanyakla .ae to bende gima chak biro e paro en ni sama ng'ato timo gimoro maber mamore to ohero ni mondo ji mamoko bende ong'e gima timore, nikech iyudo ni samoro kaka koro jogi gin e puodho ka kendo gi go picha ,manyiso ni gitemo ni mondo gi bed gi rapar mar puoth gi ni makata kaponi chieng' moro nikech gik moko jarumo, kata ka chieng moro ni gi bedo ni gionge gi puodho moro kata gi chamb gi moko ginyalo gone jowete gi mbaka magi tang'ne gi picha ni a a chon ne wanyalo timo kama kama ne wan gi gima kama kama kendo e picha no biro nyiso adiera ni ne gin tiere go ,koro iyudo ni mor ng'ato bedo godo sama ni gi puodho

Kae wan kod bungu, to e bunguni nitiere ute manitiere kendo iyudoni nitiere kwonde mabende yiende otong' ma olok puothe, koro gimabiro e pacha kaneno gima kama, en kaka oganda osebedo kadonjore e bunge kendo tong'o yiende ao yaye, iyudoni jokmoko tong'o yiende mondo omi gilos godo maka kata mondo omi gilos godo bepe, aeto iyudo ni sama gitong'o yien gi to ok gichak gipidh moko, koro mae kelo chadruok, aeto gimachako biro e pacha en kaka oganda moko osebedo maonge lowo, iyudo ni ging'eny to pesa ma digi ti godo e nyiewo lowo bende onge, koro seche moko iwuondogi mondo omi gichiw pesa moro matin mondo omigi bath loo e bungewa kwondegi, tiyudoni kagisechiwo pesa, to gidhi gidak kuno, to dakgi kunono en tok chik. Gimachako biro e pacha en ni ka ng'ato odak e bungu kamaeni to yot mondo omi kata lee modak e bunguno monjgi nikech nyalo negogi, nyalo ketho chambgi gi gik machal kamago.

Kae wan kod japur mane puodho, to gik makelo mor kae en ni mokwongo wan gi puodho, puodho ka ng'ato ni godo towinjo ka en gi mor e chunye nikech puodho oting'o gik mang'eny, inyalo pure, inyalo kodesha e ne ng'ato kaka inyalo gere uteni moko mag kodesha ma kata ng'ato nyalo dake to chuli pesa. Kopogore gi mano, bende puodho inyalo uso ma iyud pesa kata in iwuon inyalo gede, koro gimachako kelo mor kae en ni wan gi japur ma obiro limo alodene ma opidho. ing'eni nitiere jok moko ma ok oketo gik ma ok oketo gik ma gitimo e chunygi, koro kaka japur ma ochung' kani ,obiro ni, nyiso ni en gi tijni e chunye. manyiso ni koro en gima kelo mor ka ng'ato oketo gimotimocha e chunye. Gimachako kelo mor kae en ni puodho miyo oganda chiemo nikech kaka koro sani, puodhoni nigi alot, alotni ibiro use ne jok maonge alot kata jok manigi dwaro mar alot kata wuon puodhoni bende nyalo tiyo kode.

Kae wan kod bel, to kendo othoro yudore e aluorawa. To kaka tiyo kode, en ni ka osepure to ma okaye to ibiro dine to kaose dine to ibiro moye kasto kosetuo to inyalo rege aeto ka oserege to inyalo tede inyalo ti kode kaka mogo mar tedo kuon kaeto be jok moko bende ohero kawe to riwe gi bando aeto rege to tiyo kode eruwo nyuka kata mana tedo kuon. Jok moko bende kawe to riwe gi mariewa kata kendo gi kal to rege to obedo kaka mogo minyalo ruw godo nyuka. Kato jok moko bende nyalo tiyo kode kaka mok kuon. Koro iyudo ni en gima itiyo godo kaka chiemo kendo ober gi ngima dhano nikech ka okike gi mariewa to iwacho wachore ni okonyo othiedho oria nyancha mar manyalo mako nyithindo manyiso ni onyalo tieko tuoche.

Gimatimore kae en ni wan gi puodho to e puodho ka wan kod kodhi moro mar apoyo, tiyudo ka kodhini mondo omi odong maber, nyaka doye kendo ma ol lowo e tiende maber mondo omok maber, aeto iyudo ni otong' wiye, koro nyalo bedo notong' wiye mondo omi ochak dongo manyien, aeto iyudo ka bethene bethene wiye ne moko wuoke, koro iyudo ka gima kama samoro timore mondo omi oyud apoyo moro matin ma inyalo gol bade, mondo odhi ochwe e apoyo machielo nikech sani nitiere apoyo mag gredi gi apoyo mag nyaluo, koro inyalo yudoni inyalo kaw mar gredini, bade mar gredini, tidhi chuwo e kor mar nyaluocha koseng'ade kama tokoro odongo. Kasto ibiro yudo ni koro apoyo mabiro wuok kaeni en apoyo ma gredi ma otemni olos e yo manyasani ma jo sayans tiyogo.

Mae wan kod njugu, to njugu itemo ni opidhe kamoro, nitiere lope moko matimo maber, to nitiere kwonde ma ok onyal nyake maber. koro iyudoni kisebedo gi kodhi ma idwaro to ibiro puro puothi, aeto ibiro pidhe, aeto ibiro doye, kisedoye tibiro rite bang' dweche moko adek, aeto ibiro dhi pudhe, sana sana ibiro rito sama koth chwe ma koro lowo ng'ich eka inyalo dhi gi kweru kata jembe tikunyo godo tiende tigole, asto kisegole, to ibiro pone, bang' poneno, inyalo wacho kata ni imoye gopoko nego kasto ka opoko nego osetuwo, tokoro inyalo toye, kiseto opoko neno tibiro golo njugu, to njuguni inyalo use iyud pesa to kata inyalo chiele, iuse, to kata bende inyalo chame achama in iwuon samoro kata imadhogo chaye.

Gimabiro e pacha kaneno gini en ber ma ng'ato yudo kuom pidho kothe mang'eny e puodho achiel nikech inyalo yudo ni ng'ato nigi puodho maduong' to oketo oganda goduma, koro mano nyiso ni thuolo moro madhidong' e kind odumaka, kokete oganda to mano nyiso ni odhi yudo keyo nyadiriyo nikech sama okayo oganda to odhi weyo thuolo moro matin bende ma oduma ikore godo. Aeto iyudoni kapo ni en lowo ma ng'ato odeso, to obiro yudo faida moloyo ka ng'ato pidho kodhi moro achiel, seche moko kodhi achielno ok nyal timore maber kaluwore gi ni samoro koth onge, kata ni samoro koth ochwe mang'eny ma cham okethore. to kapo ni ipidho kothe ariyo, to inyalo yudo moro madwokni pesa manitiyo godo e weche mag pur aeto mokogo inyalo kwano kaka faida ,koro mae en ohala maber nikech okonyo japur e dwoko pesane mane otiyo godo mochak oyud faida e wiye.

Kaka anyalo puonjo nga'to mondo otim tijni en ni mokwongo nyaka ong'eni en kodhi mane ma odwa pidho e puodho ma en godono, aeto mar ariyo, nyaka ong'e ni gin gige mage madwarore mondo otimne gima opidhoni, samoro gin kodhi moro ma okdwa ni mondo opidh ka odhungore kata iyudoni en kodhi moro madwaro ni mondo ogo yath seche moko, aeto nyaka bende ng'ato ng'e niya ,gima opidhoni bedo gi chiro e kinde mage nikech nitiere moko ma inyalo pidho ma kinde moko idong' ka imanyo chiro, chiro onge kata seche moko gigo koro ng'eny chiro ma koro kata ng'a nyiewi onge, koro chuni ni iuso mwandunino e yo mapiny, aeto bende gima nyaka japur ng'e en ni gin gige tich mage ma odwaro, nyaka obed gi jembe, nyaka obed gi masin mar go yath, sama koro dwaro oyudore mar go yath koro ok obi chandore, nyaka obed gi lewni ma oritore godo, ma sama kata odwa go yath tonyalo rwako mondo orit godo dende.

Gimabiro e paro kaneno gima kama en ber ma ng'ato yudo kuom timo tije ka ohero kendo ka okete pache, nikech iyudo ni sama iketo gimoro e pachi kata e chunyi tiyudo ni ibiro time kihere kendo kimor, aeto sama itime kama, ibiro kawo thuoloni mang'eny mondo omi ilose godo kik okethre, aeto gimachako biro e pacha en ber ma alode kelo e del, iyudoni gikmoko kaka alode ithoro wachni medo gikmoko mang'eny e del, achiel kuomgi en ni gikonyo mondo gimed roteke mag del obed motegno mondo ginyal kedo gi tuoche manyalo mako dendwa, aeto bende alodegi iyudo ni moko itiyo godo e medo remo e del aeto alodegi bende moko itiyo godo mondo okony e weche mag wang' nikech iyudo ni alode moko kichamo to konyi inyalo neno gimoro maler.

Kae wan kod japur moro ma opidho alot sikuma, koro ber ma ng'ato yudo kuom tijni en ni mokwongo obiro yudo chiemo nikech sama ng'ato nigi alot, to koro ok bi chuno ni mondo ng'ato oti gi pesa mondo ong'iew alotcha mondo eka ocham, aeto ber machielo en ni ng'ato nyalo bedo gi alot mang'eny mohinge kata en owuon chamo, obiro chune ni mondo ouse ni ji, to sama ouse ne ji ni, obiro yudo omenda moro monyalo konyore godo e timo gik ma opogore gi ng'iewo alot, ka opogore gi mano, iyudo ni sama ng'ato timo tij machalo kama, to omedo bedo gi lony, opuonjore gik mang'eny, to sama ng'ato opuonjore gimoro, to ng'iso ni koro kochako otimo gino, to obiro time maber ma oyud gimaber moloyo kaka nochake, aeto bende iyudo ni seche moko inyalo kawe ma ti kode kaka yo mar ohala, ikech ka in kode tinyalo ng'wede itere e chiro, yaani obedo kaka yori mar yuto, aetoi obiro keti bende ibedo modich.

Gimabiro e pacha kaneno gini en pur mar mchele kwonde ma itime pur mag mchelegi, aeto gimachako biro e pacha en chuny ma jogi ni godo, iyudo ka samoro puodho otimo pi, to e pigni nyalo bedo kata ni nitiere lee moko machalo kaka thuonde,e pigni nitiere gik moko machalo kaka chwee, ei pigni, iyudoni ,onyalo bedo kata ni oting'o tuoche nikech samoro kamniogi nie iye ka, manyiso i chilo mag kamniogi ka odonjo omako kata dendi, to iyudo ni odhi kelo ni tuwo moro e dendi. koro gimabiro e pacha en chuny motegno ma jok mapuro mchelegi nigodo, nikech iyudoni gigi te, midhierogi yudogi to pod gimako amaka chunygi kendo pod gitiyo atiya motegno mondo omi gidhi mbele gi tijgini. gimachielo iyudo ni thoth oganda bende yudo chiembgi koa kae, nikech ka gitiyo ka eka ginyalo yudo pesa moro kata eka ginyalo yudo chiemo moro gitedi.

Gimabiro e paro ka aneno gini en pur mar niang' iyudoni niang' ipuro puodho to ipidhe kisepidhe, to ibiro doye, nitiere yedhe moko ma be samoro igoye, aeto irite ma otegno, ka osetegno, tiyudo ni jok moko kata jopur moko nyalo omo, jo kampuni kaka mag Riat, kata mar jo Sony Sugar mondo omi obi otong' niang gi ni aeto dhi pimo, kosepimo kilo to miyogi pesa. Gimachako biro e pacha en loso sukari e pachoka. iyudo ni niangni kosechopo e factory to ibiro ti kode e loso sukari aeto jok moko bende biro use ne jok machame achama, aeto gimachako biro e pacha en yo ma iloso godo nguru, iyudo ni jok moko kawo niang' to rego to loso godo nguru. Koro iyudoni en yo bende mar ohala kendo en yo mar yuto ne jomatime.

Mae wan gi ji ariyo ma odhiye magawa moro mondo oyude migago kata oyude chiemo moro gicham, koro odiochieng' mokwongo manadonjo e otel noyudo ka adhi wuoth moro to mtoka manaidho ne odeko, manyiso i ne warite kuom kinde malach kapok ochopo mondo oting'wa wadhi kama ne wadhiye, aeto iyudoni kech nodhi omakowa ,an nokahero gik moko, chiemo moko machalo kaka soda kata mana yogat, yaani gikmoko mamit mit gi sama aidho mtoka, nikech ne ting'o chunya nanyalo ng'ok, koro nawachoni adonjie magawa moro mondo ayude chiemo moro acham, koro nadonjo to adhi abedo piny, to jotich mane nikanyo norwako maber, obiro ira ma openja ni daher mondo omi acham ang'o, bang' ka gisenyisa chiemo mayudore. Nayiero ni mondo omiya ring'o mobul kaachiel koda kuon gi alot matin e bathe, to ne gitimona kamano, ma kendo nengogi ne ber ,nachiemo ma ayieng' kendo ne gimora kaka negi

Kaeni wan kod ng'at moro ma olo pi ne yiende moko ma opidho e bath aora, koro tijni nikod nengo nikech yiende biro konyo e geng'o kata teko mar pi karingo, aeto ibiro yudoni sama yiendegi nitie to gibiro gayo pi kik dhi ywer lowo e puothe ji, nikech sama koth chwe mang'eny tiyudo ni seche moko aore pong' kendo mwomo kwonde monego bed ni giringe. To ka yiendegi nitie tiyudo ni biro temo gayo teko mar pigni kik keth gikmoko mang'eny kata kik ket holo moko nikech ing'eni ka yiende onge tiyudo ni pini biro ywalo lowo, to koseywayo lo, lobe man kanyogo, to kanyo biro dong' ka holo, koro ka puothegi osedong'; holo, mao nyiso ni onge kama wuon puothegi nyalo biro puro kata ndalo moko nikech lowo makanyo oywer te aeto iyudo ni sama oseywer lowoni, koro ndhadhu mar lowocha dhi yudo kosedhi manyiso ni nyaka ng'ato ti gi mbolea eka

gimabiro e pacha kaneno gini en pur mar oganda, iyudoni oganda en chiemo mamigosi kendo en gima kelo ber e ngima ,nikech mokwongo ka japur osepuro puothe mopidho oganda, tobiro miye kinde moko, kaeto kosemiye kinde tobiro doye kaeto obiro chako keto sulwe, samoseketo sulweni, sulwenegi biro lokore malier ka oganda koseloso oganda, aeto bang'eno japur nyalo keyo ma dhi los oganda neni ma usi. aeto gimachako biro e pacha en chiemo, it ogandani bende inyalo ng'wedi ma ti godo ka alot, aeto iyudo ka ogandani inyalo rege ma ru kode nyuka ne nyithindo, ogandani inyalo use ne jok moko mapod onge kode, kwa hivyo en kaka yo bende mar ohala ,nikech sama iuse to ng'ato omiyi pesa mano itimo ohala, sama itede ichame odhi konyo egero dendi kendo obiro miyo pien dendi bedo makare gi ngima maber.

Kae wan kod jopur moko matiyo gi dhok gi jok, koro dhogi otwe e jok kendo ywayo kweru moro kapuro. To tijni oselokore e alworawa, nikech iyudoni tinde sani ji ok thor tiyo gi dhok, iyudoni samoro jok moko tiyo gi tinga nikech tinga mokwongo okonyo e tich mapiyo, kata ng'ato nigi puodho maduong' tinyalo yudoni onyalo pure odiochieng' achiel kendo e sa matin moloyo ka otiyo gi dhok. Aeto bende iyuo ka piny masani, ji tiyo gi mbolea e medo ndhadhu mar lowo, aeto lokruok bende mosebedo en ni oganda moko tinde ok do katiyo gi kweru, tinde nitiere yath ma obiro kata ma okel e chiro ma jopur nyalo ng'iewo togoyo e puothegi kendo nego buya, manyiso ni obiro dwoko nengo mar pur piny matin kaluwore ni koroji ok bi doyo, aeto sani bende nitiere masinde moko ma okel ma itiyo godo e yore mag kayo cham e puothe.

Mae en kitungu to kaka okonyo e ngima en ni mokwongo kitunguni itiyo godo e tedo,e tedo kae inyalo yudo ni itiyo kode, thoth ji tiyo kode mondo omed ndhadhu e chiemo, oketo chiemo bedo mamit kendo bedo gi suya moro mamit. aeto kaka itiyo kode kendo en ni inyalo ti kode e yo mar ohala ,ng'amo pure biro use ni ng'ama dwa ng'iewe, manyiso ni en otimo ohala ne ng'atcha, aeto ng'atcha bende dhi uso, manyiso ni iloke, en gir ohala minyalo ti godo, aeto en bende yo mar yuto. japur ma opure biro yudo pesa ka ouse, aeto iyudno ni jok moko be loso kode kachumbari, kachumbari ni inyalo ket e bath chiemo moro kendo medo mitne kata medo ndhadhu ne aeto iyudo ni jokmoko bende tiyo kode e loso yedhe ma opogore opogore kendo okonyo del e yore ma opogore opogore.

Gimabiro e pacha ka aneno gini en yot ma sani japur oyudo kaluwore ni tinde sani nitiere ,masinde ma inyalo ti godo e yore mag keyo, aeto gimachako biro e pacha en ohala matimore nikech iyudo ni mondo omi masindegi oti, ibiro yudo ni ging'iewo mahuta, to mahutani, kong'iewe mano en yo mar ohala, aeto gimachielo machako biro e pacha en yore mag tije, ng'at mariembo masindegi mano en yore mar tich kendo kokalo kuom yore mar tichno, onyalo yudo nweng'o kata onyalo yudo pesa moro ma onyalo konyore godo e kit ngimane, aeto gimachako biro e pacha en ber ma ng'ato yudo kuom timo tije ma opogore opogore, nikech ka ng'ato otimo tich mar pur, to kochopo sa keyo to kaponi Nyasaye okonye ma oyudo cham mabup kata keyo mabup, to obiro yudo kaka ouso chambegi ma en bende oyud pesa moro ma onyalo konyorego e yore mamoko.

Kae wan kod oduma, odumai yudore a alworawa to kaka itiyo kode en ni inyalo suse, ka osesuse tinyalo rege aeto inyalo ted kode kuon ,aeto mogo ma oregino bende inyalo ti godo e ruwo nyuka, kaka itiyo gi badoni kendo en ni inyalo lose kaka kodhi ma ichak ipidhe e puodho, aeto bende, tienge mag bandogi bende inyalo mi dhok mondo ocham manyiso ni ginyalo bedo kaka chiemb dhok, kopogore gi mano, tiengegi pod inyalo beti madong' e puodho kae, manyiso ni sama gidong' e puodhoka, gibiro tow ma gichak gilokre mbolea aeto kaka ichako itiyo kode kendo en ni inyalo use to koseuse, to ibiro bedo kaka mwandu mitiyo godo e loko ohala, aeto kaka itiyo kode kendo iyudo ni ng'ato nyalo gole kata nyalo jake kapok otuwo mondo obule kata mana mondo oboke, manyiso ni en chiemo michamo.

Gimabiro e pacha kaneno gini en pur mar rabolo, iyudo ni jokmoko ohero pidhe achiel achiel kaka ni samoro opidhe achiel e bath dala achiel e tok dala gi gikmakamago. To nitiere jokmoko mapidhe e puodho iyudo ni opidhgi machiegni machiegni to kendo ging'eny. Koro achiel kuom gikmabiro e pacha en chiemo, nikech sama rabologi ochiek, nitiere rabolo tieng' diriyo, nitiere rabolo ma inyalo kuogi to ichamo ka ochielk to be nitiere rabolo maok kuogi en iyiedhe to itede. Koro manyiso ni rabolo en chiemo. Aeto iyudo ka jokmoko ma opidho rabologi mang'eny ahinya e puodho okopidhe mondomio gichamgi, opidhogi mondo gibed mang'eny kagiseolo to onyalo yudo moko ma ouso, manyiso ni ohala bende nikaeni. Aeto gimachak biro e pacha en yo mar tich ma puodho chiwo nikech sama ng'ato nigi puodho maduong' obiro manyo jokmoko manyalo konye tiyo e iye. Mano nyiso ni obirobedo ka ochiwo thuolo mag tich ne jomoko.

gima timore kae en ni nitiere riwruok moro ma nie chenro moro mar timo nonro ,iyudo ni ikawo kodhi moro kendo gimanyo kamoro gi pidhe. Aeto gitemo ni mondo gitim gimoroa mora madwarore ,ka en doyo to idoyo e wang' sa ka en mbolea to itiyo godo e wang' sa ka en kata go yath kata mana mar nego kute kata mana mar golo ne oduma koyo gi gik makamago, iyudo ni itmo ne ewang saa nyaka kata pudho buya ,kaponi en chamo moro ma ok do ti nyalo pudh ne buya ,gitimo mano e wang' saa mondo mi gine ane ni kodhi ma gi pidho ni ento onyalo timo nang'o e aluora makanyo ,ae to iyudo ni sama itimo nonro makamae to ji thoro bedo e riwruok manyiso ni gibiro tiyo ji manng'eny nikech ok en gima itimo gi pach ng'ato achiel, ji mang'eny oketo pach gi ka ,kendo gitemo ni mondo giyud duoko moro makare mowinjore manyalo konyo gi e ndalo moko mabiro mbele

Gimabiro e pacha kaneno gini en yore ma opogore opogore ma ji yudo godo chiemo. Iyudo ni ng'ato nyalo puro puothe mapidh kothe moro malosne chiemo maochiem. Aeto bende iyudo ni jok moko onge gi puothe maginyalo puro, mano nyiso ni nyaka giti matek kwonde moko kata kaponi gidhi e mjengo kata ka en yo mar ohala, kata kaponi en yo mar puonjo, gibiro tiyo matek kwondegi mag tich mondo omi giyud pesa eka gidhi chiro ginyiew gik maginyalo chamo. Aeto gimachak biro e pacha gin yore mag tije ma opogore opogore. Iyudo ka oganda moko gin jopur, oganda moko gin jopuonje, oganda moko gin lakteche, tiyudo ni kamoro amora ma ng'ato tiye iyudo ni obiro kete mahino kendo obiro teko, obiro keto tekre kanyo mondo omi oyud gima odwaro. Kata kaponi odwa ni mondo oyud pesa oyaw godo tije moro, kata oyud pesa omed godo tije, oyud pesa oter go kata nyathine sikul. Ibiro yudoni obiro tiyo ka oketo pache mokwe kanyo, mondo omi oyud gima odwarocha. Aeto weche mag ohala kod wuoth bende donje.

kae wan kod rombo gi nyathine. Gik makelo mor, en hera mantiere e kind miyo gi nyathine. Iyudo ni sama miyo onge to iyudo ka nyathicha cha okbed mamor, eto iyudo ni miyo bende temo ni mondo omi nyathine arita, nikech sama ok omiyo nyathine arita to iyudo ni gimoro to gimoro marach nyalo timore ne nyathine. Aeto gima chako kelo mor, en riwruok mantiere kata hera, awach ni riwruok man e kind nyathi gi min, iyudo ni nyathi kapod tin to, ogeno ahinya geno ne duto ni kuom min gi nikech kuom min gi ka ema obiro yudo e chak. Sama odhoth cha, to chag ni konyo dende kata e yore ge mag dongo. Aeto iyudo ni bedo machiengni gi min gi ni biro duogo chunye kendo biro miyo ok owinj ni en kende. Aeto miyo bende sama neno nyathine to owinjo ka en gi mor, nikech nyithindo kelo mor e ngima. Aeto bende mor ma chako wuok ka, en ni sama miyo onyuol, to gimedore.

Kaeni wan kod picha ma ogor, to pichani onyiso kaonti mar Baringo, to nengo mantiere eni mokwongo mondo omi pichani gor, oti gi pesa. Aeto bende nengo machielo ma nenore ka gimachielo man kod nengo gin mwandu ma opogore opogore mayudore e kaonti kwonde ma wantiere iyudoni kaka koro kuom ranyisi kaonti ma Homabay, iyudoni nitiere nam, nam kaendi miyo jolupo tich, aeto e nam ka, miyo oganda yudo rech,e nam kaendi bende miyo oganda moko yudo yoregi mag nweng'o, aeto iyudo ni e kaontiwa mamoko nitiere gik moko maywayo welo kaka gikmoko manotimore chon, weche mag Simbi Nyaima, Kit Mikayi, nitiere moko bende machalo kaka lee mag bunge, koro iyudoni e kaontiwa ma wantiere, nitiere gik mang'eny man kod nengo aeto gi tije ma ji timo bende.